Kit nokere kotesetai en yuu ko sobet tab kaliangat ele yetundo kaliangat ko netai kaliangat ko loku mainik chemenkech, yekolok mainik kii kobur betushek angwan nii koik kutyet koik kutyet netai kutyet netai koo bure betushek taman ak somok akoi taman ak sisit yekokobur betushek chon nii kwomishe koboishen tukuk chemii koo kou omitwokik chekakilakta yon koet tii kokal ko kikoik kutyet age koraa nesobe betushek tisab akoi taman ak yekokoit betushek chuton koet Koraa koik kutyet age nesobe betushek sisit omoomishe obore kakotar betushek chuton sisit tach nyi koik kaliangat.

Kit nokere kotesetai en yuu ko chepyosoki chekonde pchuchuket pandek kii ak kochuchukoni akoo ngololdos ak okere Koraa boishek chengololdos ak bik alak chemii imbar ako Koraa kit netesetai en yuu ko muche ko betut tab kesishet kakikes pandek kii akee but akenyokechuchukan. Kit Koraa nokere kotesetai koo kipakenge netinyengee bichu ngamun bichu ko bik check korik cheterteri komii kipakenge kokwoni.

Bo kamanut terektani en piikab kokwenyu ngamun, ye kiboisie terektani koteme en saisiek che tuten ako yoe kasinito konyumnyumit, ako kora koma kor komae piik chechang che temisie en imbar ngamun terektani kotor kobendi piik aengu kityo koboisien ii kotoretikei, ko piik ii alak komuchi koyai kasisiek alak so kobo kamanut kabisa.

Tunguyondoni aah kekonori en ole moomaat ako Koraa kekonori en ole makaitit souti ngamun nii yekikonaor en Ile omat tii koo kosichee kosib koyoitu sikoyoitu onii kitunguyondoni keboishen kechoben omitwokik koyoe omokikonori Koraa kokagee soiti kikonori inkele en betushek ot angwan kityok angwan nii akoi mut.